Haha thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ haronekana ici nĩ ndume irĩa ciareragwo. Na ndume ici nĩ ciakoragwo na ũndũ ũmwe wa magegania ũũ atĩ, nĩ ciakoragwo na hĩa nene mũno mũno, irĩa ciatũmaga cikũrĩkane ndume ici ciĩ ta mwanya, na cikonekana cirĩ ngemu mũno makĩria. Ndume ici kaingĩ na kaingĩ nĩ ciatũmĩkaga harĩ ũrĩmi, kũrĩma mĩgũnda, kũgucia icembe rĩa kũrĩma, ona ingĩ nĩ ciatwaragwo ithiĩ mbara-inĩ nĩgetha itiĩ cigatitimũrane na ndume irĩa ingĩ, ũrĩ ta ũndũ wa gũkenererwo kana wa kũnyihia mũthenya kana mathaa kũrĩ ndũrĩrĩ. O ho ndume ici wona ciarĩkia gũthĩnjwo, he ici ciacio njega ũũ nĩ ciatũmĩkaga harĩ magongona-inĩ kana mambũra-inĩ, harĩ cio ciatũmagĩrwo harĩ kũnyua njohi ona kana thĩiniĩ wa maũndũ ta ma kũnyua mĩratina. Ici nĩcio igakorwo cigĩtũmĩka. O ho ici nĩ ciatuĩkaga cia kwendio, no ciendagio cigathiĩ gũthondeka indo ingĩ, indo ta icanũri ona indo ingĩ irĩa cikoragwo cigĩtũmĩka nĩ andũ.